Nĩ kũhĩtũkĩra website -inĩ cia honge icio na makĩria mũno njĩra ya kũhũthĩra rũrenda rwĩtagwo Youtube, harĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩaranĩria na andũ ũgakĩoya mĩario yaku ona ningĩ na njĩra ya mbica ũgekĩra hau andũ magakorwo magĩthoma. Ona ningĩ ica ikuhĩ kũhĩtũkĩra TikTok, ĩrĩa nĩ njĩra njega mũno kwanja rĩrĩa ũrathiĩ rĩera-inĩ, ũgakorwo nĩũraria na andũ ĩmwe kwa ĩmwe. Oho nĩ kũrĩ kĩndũ gĩgwĩtwo Google Meet na no kũrĩ, kũrĩ arĩa rĩu makĩrĩ na ũmenyo biũ na njĩra ingĩ nyingĩ.

Njĩra ya gũthomithia andũ makĩria rĩngĩ makĩenda kũmenya rĩngĩ mũmera ũhana atĩa, mũmera fulani ũhana atĩa. Ningĩ makĩenda gũthomithio maũndũ megiĩ marĩa matũrigicĩirie, mbica ya kĩndũ kĩu marathomithio na ũrĩa gĩkonainie na ũrĩa mwarimũ wao arenda mahote gũkorwo makĩkuũkĩrwo naguo no ĩhũthĩke, na rĩngĩ mbica ĩyo no ĩkorwo rĩngĩ ĩrutĩtwo rũrenda-inĩ kana intaneti-inĩ kana rĩngĩ ĩkahũrwo mwena ũngĩ, nĩguo arutwo a kũu mwarimũ arathomithia makorwo makĩtaũkĩrwo makĩria.

Mbeca nĩ mĩthemba mĩingĩ mũndũ angĩkorwo akĩiga, no wĩige mbeca irĩ baribari, na ningĩ no wĩige mbeca na njĩra ya kũgũra shares rĩngĩ cia kambũni ngũrani. Ningĩ no wĩige mbeca na njĩra ya kũigithia ikundi-inĩ, ĩyo no njĩra ĩngĩ bado ya kũigithia mbeca.

Nĩgũkoragwo na, ũndũ wa gũkorwo ũtagũkua mbeca nyiingĩ. Kuoguo hakahũthia mũrigo wa gũkua mbeca nyingĩ. Ningĩ nĩhakoragwo na kĩndũ gĩgũĩtwo security, tondũ ndũgũkorwo ũkĩikia thĩna-inĩ wa gũkorwo ũkuĩte mbeca, ũguo no ũkorwo wĩna security yaku ĩ njega. Ningĩ oho nĩũkoragwo na gũkorwo ũkĩruta wĩra wa gũtũma mbeca naihenya, tondũ no ũcitũme ona kũndũ kũraihu. Na ningĩ wĩra nĩũhũthaga naihenya nĩũndũ wa gũkorwo kombiuta no ũmĩathe, warĩha weka wagũra kĩndũ kĩna igakorwo ĩkĩrĩha na njĩra ĩyo.

Ũgwati wa mbere nĩgũkorwo mũndũ angĩhota kuona namba yaku ya thiri no arute mbeca ona ũtarĩ ho. Na ũgakorwo rĩngĩ rĩu security yaku no ĩkorwo ĩtarĩ ho, kana thithino yaku no ĩkorwo ĩgĩthiĩ na andũ angĩ. Ningĩ ũngĩkorwo ũhũthĩrĩte namba ĩtarĩ yo ya kũruta mbeca, no ũrutĩre kũndũ kũngĩ na mbeca icio ũngĩkorwo nĩũkũcibataraga naihenya ũkamba mũtaratara ũrĩa ũhũthĩragwo nĩguo mbeca icio igũcokerere nĩgũkorwo ũkĩgũcokia na thutha kana ũkĩrĩa ihinda inene, na rĩngĩ ũndũ ũrĩa ũkwendaga gwĩka ũkwendaga kũwĩka naihenya.

Ũhoti wa mũndũ, ũrĩa ũrenda mũhothi ũcio gũkorwo akĩũrĩha, ningĩ biacara ĩrĩa mũndũ ũcio araruta nĩguo ahote gũkorwo akĩrĩha mũhothi ũcio araheo. Oho nĩmakũrora kĩndũ gĩtagwo mĩaka yaku, nĩguo ndũgakorwo wĩna mĩaka thĩ wa mĩaka ikũmi na ĩnana, ĩrĩa ĩtĩkĩrĩtio gũkorwo mũndũ akĩnyita mbeca cia mũhothi. Ningĩ nĩmaroraga meciria ma mũndũ, matigakorwo marahe mũndũ meciria make matarĩ mega. Ona ningĩ nĩmekũrora hinya waku, wa kũhota kũhũrithania mbeca icio. Rĩngĩ nĩmaroraga ũngĩkorwo ũrĩ mũkũrũ mũno no ũkorwo ũkĩremwo nĩ gũkorwo rĩngĩ wĩna maũndũ ũreka ma gũkũhe mbeca, kuoguo nĩũkũhota gũkorwo ũkĩremwo, okay nĩũkũremwo kũrĩha mũhothi.

Haha harĩ na ũhoro wa ũndũire wa andũ aya atumia kana airĩtu aya maronekana haha, na maronekana makuĩte indo rĩngĩ ciĩgiĩ ũndũire wao kana njĩra ĩmwe ya ũrĩa makuaga mĩrigo. Na oho no mehumbĩte matonyo maronania rĩngĩ ũndũire wao. Rĩngĩ no ũkorwo nĩ wa kĩbũrũri kana kĩmũhĩrĩga wao.

Ĩĩ no nĩ na njĩra ĩnyihĩte, gĩcigo gwa gĩkĩro kĩigana ũna, kĩndũ gĩkĩ, nĩkĩhũthĩkaga na, gũtũma, kĩndũ gĩgũĩtwo marũa. Na nĩkuonania nĩũrĩhĩire, thogora ũrĩa wagĩrĩirwo, nĩguo marũa maku makorwo magĩkinya kũrĩa ũrenda. Kuoguo nĩma, nĩkĩhũthĩkaga gĩcigo-inĩ gĩakwa

Nĩ ũnyihagia ihinda rĩrĩa mũndũ angĩthire bengi arute mbeca na ahũthĩre. Ningĩ nĩ ũhũthagia ũkuui wa mbeca nyingĩ na ihinda rĩmwe, ũgatũma ũndũ ũcio ũhũthe. O ho eeh ũgitĩri wa mũndũ nĩ ũkoragwo ũrĩ igũrũ, tondũ ndũrakua mbeca nyingĩ, ũracikua na njĩra ya thimu. O ho nĩteithĩtie na nĩ ĩrateithia mũno ũhũri wa biacara. Hagakorwo ũngioya indo na thirĩ, kũrĩha ũria ũrakũhe indo icio nĩ raithi, tondũ wendia to nginya ũmutwarĩre arĩ kũraihu, no gwĩkĩra wĩkĩraga mpesa-inĩ na ũkamũtũmira.

Nĩ ũhoro wa bata nĩguo ihinda rĩrĩa ũgakinya wike, kana ũgĩkĩrwo mathabu ma mbeca ciaku ciothe iria wagĩrĩire gũkorwo ũkĩrĩha, cigakorwo citaranĩirio hamwe na kĩrĩa ũgũkombithio. Koguo ũndũ ũcio nĩ ũteithagia we mũkombi gũkorwo ũkũmenya mbeca iria ciothe ũkarĩha. Ningĩ ũndũ wa kerĩ, nĩ ũteithagĩrĩria ndũkarĩhe igoti maita merĩ. Koguo, wekirwo mathabu rĩa mbere rĩaringithanio igoti rĩu, no ũcoke ũkomberwo mbeca icio, ũkĩrĩha ndũkarĩha maita merĩ, koguo gwĩka ithabu rĩu mbere nĩ gũteithagia.

Nĩ wagĩrĩire gũkorwo wĩna marũa maku mũndũ kĩũmbe ma kwonania nĩũ, nĩ ũthiĩte kĩrathi no gathomithio no karĩkia, ũkaheo marũa ma kuonania nĩ ũkĩrĩtie, nĩ ũkinyĩtie ikĩro iria ciagĩrĩire cia gũkorwo ũgĩtwara ngari. Ũndũ wa kerĩ, nĩ wagĩrĩire kwoya marũa mangĩ metagwo ma TLB, kuonania nĩ wĩingĩrĩte, kana nĩ wĩtĩkĩrĩtio gũkorwo ũgĩkua thĩiniĩ wa ngari cia mũingĩ. Oho nĩ wagĩrĩire gũkorwo na marũa ma mĩtugo mĩega, mau moyagwo gwa thigari, kuonania ndũrĩ na mĩtugo mĩũru.

Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kia marĩhi kana igoti rĩrĩa mũndũ arĩhagio ũkĩenda kũruta, kana gũtũma mbeca kũrĩ namba mĩhĩrĩga ĩtiganĩte, ona ningĩ marĩhi marĩa urĩhagio rĩrĩa ũrarũta mbeca. Ũndũ ũngĩ, nĩ mũigana wa igũrũ mũno eeh ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo wĩnaguo, eeh kuonania nĩ ngirĩ igana rĩmwe, ũcio nĩguo mũigana. O ho nĩ haronania mũigana wa igũrũ biu wa mbeca iria mũndũ ũyũ enacio, ngiri igana rĩa mĩrongo ĩna, na o iruta nĩ ngiri mĩrongo mũgwanja. O ho nĩarerwo ndangĩhota kũruta mbeca makĩria ma ciringi bĩbite kuuma harĩ eeh mũndũ wao ũrĩa wĩtĩkĩrĩkĩte gũkorwo akĩrutithia wĩra wa Mpesa. O ho nĩ marauga gũtũma kana kwamũkĩra Mpesa ũkihũthĩra raini yaku ya...

Kwĩna ũndũ ũmwe wa gũkorwo rĩngĩ ũtarĩ na ũmenyo wa kũigana wa kũhũthĩra ceki ĩno. Koguo ũgekora rĩngĩ nĩ wathũkia gathangũ ka mbere na ũgakorwo, ũkabindi ũcoke wethe kangĩ. Oho rĩngĩ kũrĩ mũndũ ũngĩkwandĩkĩra kana akũrĩhe na ceki ĩno ĩronanio haha, no ĩkorwo nayo rĩngĩ mũndũ ũcio ndarĩ na mbeca cia kũigana akaunti-inĩ yake. Koguo yaruga, nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩhio mbeca kĩwango, mũĩgana burani akaunti-inĩ yaku o nake ona njĩra o teyo.

Ĩno nĩ macini ya kũruta mbeca iria mũndũ akoragwo aigĩte bengi. Na haha nĩho mũndũ okaga agakĩandĩka mbeca iria arenda kũruta na ũkarora gicicio-inĩ maũndũ marĩ ũreka nĩguo ũkihote gũkĩruta mbeca ciaku. Oho nĩ honanagia ũhoro wa gũkorwo njĩra ya naihenya ningĩ rĩrĩa ũthiĩte bengi. Handũ ha ware raini harĩa kauntainĩ kana gathiainĩ, ũgooka ũgakĩ hihinya hihinya haha nĩguo ũhote gũcirutĩra macini-inĩ ĩno ya kũiga mbeca.

Gũkũ nĩ gũthaka, na ũndũ wa mbere wĩho nĩ, kũhonania ũrũmwe tondũ mwacokanĩrĩrio hamwe mwĩ gĩkundi kĩmwe mũgĩthaka na gĩkundi kĩa mũng'ethanĩro, no nginya mũkorwo mwĩna ũrũmwe nĩgwo mũhote gũcindana. Oho nĩ haronania kĩndũ gĩgwĩtwo, gũteithĩrĩria ũgima wa mwĩrĩ, tondũ gũthaka nĩ gũcanjamũraga mũthaki, na ũgagĩkorwo mwĩrĩ waku nĩ wakorwo nĩ weka kĩndũ gĩtagwo gũcanjamũka. Koguo nĩho, ũndũ ũgima wa mwĩrĩ, na wakerĩ kũnyitanĩra na oho kuonania mĩtugo ya rũrĩrĩ.

Wa mbere nĩ ũkorwo wĩna, ũkũrũ wa makĩria ma mĩaka ikũmi na ĩnana. Wa keerĩ, nĩ ũkorwo na, pini yaku, ya KRA, kana ya andũ a igooti rĩa bũrũri. Wa gatatũ nĩ, ũkorwo, wĩna kĩndũ gĩgũĩtwo, rĩtwa, rĩa biacara yaku. Ũndũ ũngĩ naguo ũkorwo ũkĩmenya kana ũrenda ĩkorwo ĩĩ ya mũndũ kĩũmbe, kana kambuni, kana, gĩkundi kĩa ũnyitanĩri. No nginya ũtukanie maũndũ mau, kana ũtigithũkanie maũndũ mau nĩguo, biacara ĩkorwo ĩrĩ na, mwerekera. Arabu ũkorwo na ciringi igana rĩa mĩrongo, ĩtano. Kana ũkorwo na mbeca cia kũigana, kũringana na, kambuni, kana biacara ĩrĩa ũrenda kwandĩkithia.

Nĩ atongoria erĩ, ũyũ ũmwe wĩna tai ya rangi wa matu etagwo Raila wa Ondinga. Ũyũ ũngĩ wĩna tai ndune etagwo Uhuru wa Kenyatta. Ici nĩ ngeithi marageithania cia kuonania ũrũmwe na kũiguanĩra kũruta wĩra me hamwe nĩguo magĩkorwo makĩrehe kinya ũnyitanĩri wa kĩbũrũri tondũ Uhuru wa Kenyatta ũyũ wĩna tai ndune arĩ mũtongoria wa bũrũri, nake ũyũ wĩna tai ya rangi wa matu, nĩ arĩ wa mũngethanĩri, kuoguo mageithania, mũngethanĩri na ũrĩa ũratongoria magĩkorwo me hamwe.

Hena andũ atatũ. Ũrĩ guoko kwa ũmotho nĩ mũndũ mũirũ na aronekana athikĩrĩirie mũno. Ũyũ wĩ gatagatĩ mũndũ mwerũ aroneka ena ibuku, agĩtarĩria ũyũ wĩ guoko kwa ũmotho na ũyũ wĩ guoko kwa ũrĩo. Na thutha wao nĩharonania nĩ nyũmba ya kũrĩa gũthomithagĩrio ũhũthĩri wa kombiuta. Kuoguo no njuge haha andũ erĩ nĩgũthikĩrĩria mathikĩrĩirie, na ũyũ wĩ gatagatĩ akĩmatarĩria akĩmonereria kuma ibuku-inĩ rĩrĩa anyitĩte.

Nyonaga ũthii wa nambere na mwĩhoko mũnene harĩ ciana ici ciĩ haha mbica-inĩ ĩno. Na ngĩuga ũthii wa nambere nĩ ũndũ wa kĩrĩa manyitĩĩte na gũoko. Nĩ ta thimũ ya guoko ya gũthoma nayo. Koguo, ĩno nĩ eeh nĩ ndeto njega ya rika rĩrahũthĩra tekinoronjĩ gũthoma. Ona ũngĩrora ũthiũ wao nĩũronania gũkengeũka, tondũ wa kĩrĩa makĩrĩ nakĩo kana marathoma.

Mbica ĩno ĩratuonia kamwana gakenete mũno kena kĩndũ gĩgwĩtwo tablet ya nĩ ta gũthoma marathoma nayo, tondũ ũngĩrora hau ningĩ gũthiĩ na mbere metha-inĩ nĩharonania twana tũngĩ natuo tũrahũthĩra o nyamũ ota ĩno anyitĩte ya guoko. Kuoguo ingiuga gĩkĩ nĩ ta kĩrathi, na gaka nĩ kahĩĩ kana kamwana gakenete mũno nĩgũkorwo gakĩhũthĩra tablet gũthoma nayo.

Mbica ĩno ĩronania andũ mekĩrĩte nguo cia kuonania eeh mawĩra ngũrani. Hena ũyũ wa nguo ĩna rangi mũtune na kamũtharaba gatune, na ũrĩa ũngĩ wĩna reflector ndune. Aya maronania nĩ andũ marutaga wĩra na rũhonge rwa gũteithĩrĩria rwa mũtharaba mũtune. Na ũyũ wĩna kagoti ka ngirini akoneka manyitanĩire nake magĩteithania. Makuĩte kĩndũ kĩronekana tarĩ kĩndũ gĩtarĩ muoyo gĩkĩrĩtwo iratathi-inĩ, na makekunĩka maniũrũ. Na ũngĩrora andũ aya nĩ andũ amaku. Koguo mbica ĩno ĩratuonia rĩngĩ andũ marakua kĩndũ gĩtarĩ muoyo na nĩ andũ amaku mũno.

Hena kanyũtũ karũgamĩte handũ igũrũ, na ũngĩrora mbere ya kanyũtũ kũrĩa nĩũrona irĩma na ngari cia agendi. Kuoguo mbica ĩno ĩroneka ta yoeirwo mĩikarĩro-inĩ ya kũrĩa nyamũ cionagwo cia gĩthaka kũrĩa agendi mathiaga kwĩrorera nyamũ gĩthaka-inĩ. Na kanyũtũ gaka gakĩhamba handũ igũrũ, tondũ ona nĩharoneka hena mũnyugĩ, no ngwĩciria no akorwo nĩ ngari ĩngĩ ĩmwe ya agendi kahaimbire igũrũ.

Mbica ĩno nĩ ya thingira, kana nyũmba, ya kĩũmba kĩa ya kĩũndũire, na tene ciakagwo ta ũrĩa tũrona mbica-inĩ ĩno, na mathanjĩ kana nyeki, ĩgacoka kũrĩa mabati-inĩ na mĩena gũgagĩthimindwo na mai ma ng'ombe, na gũgagĩcoka na mũhu na gũgakwo wega na mĩ mbatũro. Kwa ihinda rĩrĩ andũ nĩmatiĩte na mbere tondũ nyũmba rĩu irakwo na mabati kũgita kũrĩa igũrũ, mĩena mahiga kana mbaũ. Na kũrĩ angĩ marahũthĩra njĩra cia kĩrĩu cia kũhũthĩra cia kũingĩrania mabati ma kũingĩrania.

Mbica ĩno tũronio andũ a nja kana atumia, airĩtu na kũria thutha biu nĩ kuroneka andũ arũme. Mena mĩtũngi. Mĩtũngi ĩno nĩ ya gũteithĩrĩria na ũkuui. Ngwĩciria haha nĩ ũhoro wa maaĩ. Andũ aya marabanga raini nĩguo makorwo magĩkua maaĩ na mĩtũngi ĩno.

Ĩno nĩ mbica ya mũndũrũme anyitĩte kĩndũ gĩ gwĩtwo laptop, na oho nĩ haronekana hena waya, na ngwĩciria mbica ĩno ĩratarĩria ũhoro wa tekinoronjĩ, makĩria rĩngĩ indo ta server kana iria cigaga ũhoro nenda-inĩ. Koguo mbica ĩno rĩngĩ ĩratuonia mũtaaramu wa, wa, gũthondeka kana kũiga ũhoro nenda-inĩ kana mũtaaramu wĩgiĩ gũthondeka kana kũrora maũndũ megiĩ server.

Mbica ĩno ĩratuonia, andũ a mĩhĩrĩga, ĩrĩ. Hena andũ arũme, na hena atumia kana airĩtu, na hena mũtumia ũmwe kana mũirĩtu ũmwe wĩna gĩthii kĩongo, nĩaronania nĩ wa ndini ya gĩithĩramu. Na nĩmaronekana mena maratathi me metha-inĩ, na andũ mena kĩndũ gĩgũĩtwo gũthikanĩrĩria kũnene mũno nĩ andũ maronekana ta me mũcemanio-inĩ, makĩarĩrĩria maũndũ ma bata kana maũndũ mena bata kũringana na ũrĩa mebangĩte.

Wambere nĩ kũmuonia kana kũmũtarĩria indo ici andũ aya menacio ũrĩa irutaga wĩra. Kuoguo nĩ gũkorwo na kamera ici na kamũnyamũ gagũcirũgamia getagwo ga stand i, ũkĩmũtaarangĩrie ĩno ĩtagwo kamera na ĩnyitagwo ũũ na wĩra ũrĩa ĩrutaga nĩguo ũyũ, na ĩigagwo ũũ ĩkanyitithanio ĩkaigĩrĩrwo kanyamũ gaka ga kũmĩrũgamia getagwo ga stand i na njĩra ĩno, naa agĩcokerithie ũndũ ũcio na mũgĩcoke kumanagia na hau no ũthiĩ ũmuonie na njĩra ya kũmuonereria ũrĩa akuoya mbica icio.